En ireyu koboru kokiyosyeni rubeiwotab emetab Kenya noto ko kindiki sikobiit kotoretkei ak kandoindetab emetab Kenya noton William Samoei Ruto, sikobois tuwai en kibakenge en boisionik cheterter chemokyinkei biikab emet, en yuton anyun kondochin kapkirwok ne oo kondochin Martha Koome koboto kirwokik alak chetoretikei tugul en kaseetab kirwokutik che terter yomiten en emet ak en ngalek cheu chutet.

Kinomen kepimoni ak ityo ketilatil chumoinik kotienkei kokwoutikab tirishet ak kurget, ye kakotwo ketilotili kinam kituituiyo keboisien kimnotetab sitimet ko kakiboisie mashinit ne kimuji ketilen chumoyot ak ityo kesal sikotoret komanam kutu yon tom kinam keterekta en ole kakitekyi goot anan yom tom koip chito ne kimoche kechopchi.